Saet nekisoe kechope anan keame pendo en kokwenyun ii konii, kikuren ii saanot saet kotomo kiamis noton kotiengee kaniset nemiten biik chemoche kwam penyoton ii anan koo chito nekokikochi kasarta kosaa, noton kot ko chito nebo kaniset nemo catholik ii komwoe kouni kole kptayat iberurech achek ak amitwogichu mii tainyon, kyam sikimuch keboisieun komie amen, koo kot koo chito nebo catholic ii kotaunen kouni kole en kainetab kwanda ak nebo werit, ak nebo atondoyet netilil, cheptolel iberurech achek ak amitwogichu mitainyon sikwam sikimuch keboisieun komie en kainetab kwanda, werit, ak atondoiyet netilil.

Ayani ale imuch koib katuyet biretab kura amuun ih soet ih komuch kobir chito kura ak mara koketie kobir ih ingamuun ih kinaen nambaitab kibandet kele Kara kobir kura. Noton ih ko eleibunto kayanet ih baisietab soet en biretab kura . Ko oleibundo katuyetabke en boisiet tab biretab kura soet Koni imuch kosirchige bik sirutiet en oldatuggl en olemi chitugul ih kubwakotuyage en elekakiyanchinkebir kura noton ih ko kaikai kosr ndo kukogoyokta chichok kokurat bik konyon kobir kura

Elo teptoi toretet yon maboishe simoit nekokaal ko atepen biik cheingen koboisien simoit noton anan awekten simoit kwo ele kwolen sanyor arorunet nebo amune sikai komoboishe komie simoit nekokaal eng yoton noton kotoreton kemwowo otko anendet nemangen aboishe komie simoit anan komi kiit neya neimuch kokoyaak en simoit anan komuch komi kiit ne monde kobois eng simoit sikomuch koyai simoit kobois komie amuche kora atepto amune sikai komabois simoit en muswongnotet.

Koa toretindetab olik kotos aarochi olindet kaimutietab simoinyin. Yekoip olindet simoinyin ii akomwa kolee tinye koimutiet ainon, yeityia abwat anendet ale tos nee neibu koimutyia noton, akitia amwachi olindet koimutietab simoinoton ii akobwat akinee kot koo imuche koboisien simoit ii kotinyee simoinotet anan ii kwal simoit akee nemotinye koimutyia noton ii anan kwal simoit netinye koimutiet ii akoipchi chito nechobe simoisiek ii kostechi koimutyia noton tinye simoinoton anan ii amuche akot aganee achopchi koimutyia noton ii kostokee en simoinyin.

Alen chang tuguk chekikoip muswoknotet kwo barak missing en olimpo reseve ana olimpo gaa kit aenge nebo komonut anan kit aenge nekikoyai noton kwo barak ko en komositet nibo muswoknotet koo sitimet nekikiree korik kurgat noton mokecheng'ote, tpreti biik nitet kendoo maat tuguk cheu simoisiek, kindoo mat tuguk cheu televisionishek, ak tuguk tuugul chon toreti biik kenai kit netese tai en emet anan ko ngwony tugul, kit age kora nekikotoret biik anan koipchi biik konai missing noton nebo muswoknotetab kasari koo kit nekikuren en kainetab chumbek wi-fi miten chutet en beit nemi kweny miissing, inilipan akot nebo siling mut ii kosipten betut tugul anan imuch kindeun nekit betusiek somok, ko noton ikase logoiwek chetese tai en emet ak ngwong tugul ako kora kot kemoche inyorchike somanet anan ites somanet iboisien soet.

Ele asoitoitoi Amina kebe tuwab ibokeker lagok ii, akoti korong Amina alenji iyomunee Amina kanyon asomin ale kebee tuwan ak biik alak chetowendi asaisae kibokeker lagok akikat aki agetugul nekitinyee, lagok chekikiwirta en Eastern noton ii karanyon asomin kebee tuwan akoo asomin alee motiesie ngamun niton kokonech kaberuret en kasisiekyok. lagokyok ak en sobenyon atkai tugul asomin any Amina kebee tuwan kibakikat.

Ole osoisoitoi Amina kebe twan kibakikat lakok chekikiwirta en betutab Easter kou inoni okotii korong Amina olenji iyomunee Amina amunee lakok yeitya amwochi Amina kit nekobo tuiyet nekokituiye twan olenji Amina koronyon asomin kebe twan ak biik chetowendii asoesoe kebe tugul kibakikat lakok chekikiwirta en betutab Easter niton kotoretech kiamden chomyet ak lakok choton ngamun ih inetech sirutyet netilil ih kole kibakikat lakok chemotinye sigik chuton koboto icheket

Ortinwek chekiwal yetunotetab townishek kii en murot nebo katam nebo Kenya ko ichechu, kikomach nik kotech korik cheikobwondo en murot nebo katam nebo Kenya chenyorunen rabinik en bik chenyon kokobwoni komeny en town. Kit aket ko kikotoret teksosiekab sipitalishek kii sukulishek kiiak kori chechang chebo boror chetoreten gee bik en townishek, kit age ko kikomuch kokochi bik konai mungaretab tukuk chetinye kou chego, ingwek , pandek tukuk ab atgai tukuk chekiboishen en korik ak en sobet ab chito. Kikoyai koraa bik konai kobur .

Ole isiptoo ketikab matatusiek panganutikab oret ii koo inoni. Kotonos en olenyolu kotononen sikolany biik karisiekchwak kora ko koket karisiek ii en kipnotet ii nechamndayat en oleu taonishek ii anan koyenekit ak sigul, anan ko olebunee tugaa, noton ii kotoreti koter nyosutikab oret komayaak. kit age kora koket karisiek kotom koyee maiwek ii anan ko kerichek alak tugul chebo bokitet, ako kora koket karisiek komo birtote simoisiek niton kotoret biik kocham kolany matatusiek ab ketichoton.

Amunee neyoe biik kokonoren komonutik kwak komoswek alak en karisiek ko sikokochi konyor nafas neiburen biik en karit kora kokochin komatkonyigisto karit ngamun ih miten elekikichob kekonoren konorutik, toreti kora kokochi kokonorak konorutik simatumdagee en tuguk cheimuch kou chego, koyesyo tuguk cheu maaniik ak kotumdagee tuguk cheu bandek komoswek chenootin chebo karit ih ko ngecherok ih butit ih stering, tirisho, injinit, olekindoi mwanik ih, mugunget ih kurget ab karit ih kipunguet, ng'echeret ab nderepa, mosibit nekirotengee en karit ak barakut ab karit

En ng'alekab letaetab logoiwek ih kochang missing ketesiosiek choton cheibuech logoiwek koit olemenye bik anan koityi chitugul en Kai tugul kochang bik cheyae letaetab logoiwek, noton chebchepin wek kab musuaknotet anan chepchepinwek kab soet ko en kasarta age komi ngueny missing. Ingemwa kouu kele ketesiosiek